Eeh kiroletii sumek sumek cheroisi kilet ko rusters sumek chuu komuche chitukul koityin, sumekchu ko makali eeh eeh sumek chuu ko kor kikipangan koroisi, sumek Koraa ko korkikakoletak konemu suraitab chito ako sumechu koo kilete saishek oeng en saishek chondo oengi ko korko mekose chito ko kenget okere ko meib sait neo itebotosii ako mengete.

Olietab cemeti nguni ko elibushek oeng, cementi nekararan nechome bik kii ko simba cement. Simba cement ko roisi kenyor en olan tukul mochengote bik en oleloo imuche aketu konyor en townishek kioskishek elekioldoen cemeti. Ichute so maui kenyor.